Ka ang'iyo picha ni to aneno oganda mag jomamine mag jo Maasai koa manyo pi kendo giting'o pigegi ewigi. Ma nyiso ni kuonde magidakie nitiere pek mar pi kendo iome kuma bor to bende oonge. Bedo maonge pi e aluoragi nyiso pek kata chandruok magikadhe kendo nyiso ni piny magidakie kata aluora kuonde ma gidakie gikadho e matek nikech pi en ngima dhano kendo itiyo kode eyore mang'eny kaka modho pi, tedo, luokruok kata miye..

Gimabiro e pacha ka anono tijni en nyasi mar oganda mar jo abaluhya kendo en nyasi mar amen mar dhok kata lweny mar dhok, mae nitiere ndalo ma itime kendo en nyasi maduong' ma jibire mang'eny nikech itime dichiel e higa. Jalo manigi dhiang' kata dhok, golo dhiange kendo gidhi epap ka giketo dhogigo ariyo goyore kendo ipakogi ka iwernegi. To dhiang' ma olocho, imiyo wuon gi mich kendo ipake kuom tich maber ma otimo mar puonjo dhiang' kendo kete obedo matek.

Gige tich madwarore e tijni, kaka mae, en tinga ma itiyo godo e ngényne e loso wang'apaya. Itiyo kode kendo kata e kunyo yewni kuonde ma pek mar pi nitiere. Tinga ni konyo ahinya nikech en gi teko maduong' mar tiyo tich ma dhano mangény nyalo tiyo e odiechieng' achiel. Kendo mae omiyo tich bedo mapiyo. En tinga ma ji ohero nikech otiyo mapiyo, kendo tije mitiyo kode, gin tije madongo, kata madwaro ndalo mangeny. Ngényne itiyo kode gi jok ma osomo tich mar gedo kata mar loso

Gini iloso e alworawa ka ochak kata ichako loso puodho, ipure maler mokwongo, iweye otuwo, ka koth ochakore to ji komo, bang' komo, to iketone mbolea ma oikre. Bang' ketone mbolea to ibiro doye maler mondo cham oikre mabeyo kata madongo. Koromo ndalo keyo to ibiro dhi e puothe nikech bende gin gi puothe madongo, ibiro dhiye gi geche kata gi ji mang'eny, ibiro ng'ad oduma, kendo ibiro ter e chirni, iuse ne oganda matiyo kode ahinya. Kaka ma en oduma mayom ,itiyo kode e yor madho chaye, kata tedo

Ka ang'iyo pichani to aneno nyithindo ariyo ma suchgi nyiso mor nikech gidak ka giherore, to aneno nyathi machielo ma obedo e kom ma ikonyo godo jogo ma ok nyal wuotho maber. To chandruokni ng'enyne othoro yudoji seche ma onyuol nyathi kata onyalo bedo gi chandruokni kopo oyudo ajali kata masira mar apaya, kata onyalo yudo chandruokni koponi jonyuolne nok okawo thuolo mar tere karthieth mondo omiye sindan kata chanjo mar polio. Mae ok en giko mar piny kendo imedo wuo gi joyuol mondo .

Gini nikod nengo ne jodak mag alwora nikech en mashin maduong' kendo itiyo kode mana gi jolony. Mashinni iyude osuptal ahinya e kwonde thieth madongo, kendo itiyo kode kwonde ma mine okonyore, kata onyuolo nyithindo kata otimnegi bero mag nyithindo, mang'enyne yudoni onyuol kapok oromo dweche ochiko, mashinni konyogi mondo gidongi magirom dweche ochiko kata gibed makoro janyuolgi nyalo ritogi kendgi. mashinni itiyo mana gi jomolony kendo ong'eyo ngima mar dhano kaka dongo.

Gini thoro yudore e alworawa kendo itiyo kode mana kod jogo ma olony kendo osomo kaka itiyo kode, iyude osiptende magwa, mag gwengewa ,osuptende madongo mag piny owacho. Gini itiyo kode gi jogo kata dakteche ma olony ne leke mag dhano, ka idhi osuptal, kata kar thieth to in gi rem mar lak, ibiro teri e iye kanyo to iketi ibedo e kom, bang'e laktar biro menyo dhogi gi mashin moting'o elweteno ka ong'iyo picha mabiro wuok e mashin machielo mar goyo picha, maneno gimatimore kod lekeni.

Ka anono tijni, to aneno jopuonjre masomo thieth gi japuonj margi, kendo girwako lewni marochere. Kuma gintiere en kar nindo mar jotuwo e kar thieth, kendo gichung' kuom achiel mag jotuwo ,kendo japuonjgi temo puonjogi kata ng'isogi gima owinjore gitim. En somo ma itimo bang' ka osepuonjgi somo mar klas. Kendo itime mana gi jopuonjegi kang'iyo tich magitimo kendo chal mar.

Ka arango picha ni to aneno ni nitiere lakteche, jolony kata jogo moha e pinje maoko makonyo e weche mag thieth kaka yedhe ma ji mwonyo e kwonde thieth, kata giweche mamoko kaka omenda ma ichulo jogo matiyo e kwonde thieth. Kuma gintiereni, mae en kar nindo e od thieth mar nyithindo matindo, kendo giwuotho e otanda ka otanda ka ing'iyo chal mar nyathi matuwo manitiere e kar thieth kanyo, kendo giwinjo kaka ne okele gi kaka.

Ka anono tijni, to aneno yiende mag bungu mokete otaro matindo kendo olosgi maler. Yiend bungu, ng'enyen otiyo kodgi eyore ma opogore opogore, Achiel kuom gi, itiyo kodgi e loso yedhe kendo inyalo ti kodgi e loso yedhe ma imuonyo e osuptal kata kar thieth, ng'enyne itemo nyisji mondo orit alwora nikech yedhe kata yiende tiyo kodgi e loso yedhe mi.

Ka anono tijni, kata anene taneno japuonj gi jopunjore ma orwako lewni marochere, kendo ma en kar tiegruok mar lakteche . Gintiere kar puonjo kendo ipuonjogi gijapuonjgi kaka itimone ng'ato bero. Kaka onego orwak jatuwo ma idhi timne bero, gigo ma itiyo godo sama itimo bero, gin bende kaka girwakore mondo gitim bero. Mae rwakruok margi konyogi kaka kang'iyo to girwako gloves.

Ka aneno pichani, taneno lakteche ma orwako lepegi mag tich, kendo oting'o gigegi mag tich ,kendo giting'o obok kagiwuotho godo e kor apaya, mondo gigo ratiro margi kagidwaro ratiro margi, manyisore ni nigi winjore gi jodito maggi kata sirikal mamalo, to kaka ne giwinjore, pok otimore. Mae miyo jotuwo mang'eny wito ngima margi, nikech laktere onge kata jochiw thieth onge, omiyo sirikal mamalo onego .

Ka arango pichani to aneno jo nyamrerwa, matiyo kod mashinde kata gige tich mar lony manyasani. Kendo gindiko nying jotuwo kagitiyo kod mashinno ero ,mashinni konyogi e ndiko dwoko madwarore kendo gioro e kwonde thieth ma alwora margi. Mashinni konyogi nimar koro ok giwuoth kod buge mang'eny kendo ginyalo chiwo dwoko mapiyo ma ok ochuno mondo gidhi e kar thieth. Ipuonjogi kaka gitiyo kode.

Gini nikod nengo ne jodak mag alwora nikech en kodhi mar alot dek, kendo iyude mana seche ma ipuro alot dek kendo osegolo kodhi mare, ibiro kawe ,ipoke ,ikete otuwo mondo iyud kodhine. Alot dek en chiemo ma ji ohero ahinya nikech okonyo e gero roteke mag del, kendo itede mamit e udi kata e magawa mag chiemo kata otende madongo. En gi nengo nikech ji ok.

Ka arango pichani, to aneno ka ji mopogore opogore. Wan kod lakteche mag thieth. Waneno jodito mag thieth. Waneno obila bende ma owuotho kod jodito mag thieth. Aneno joma chwo ma obede ekitendni mag thieth. Ma nyiso ni iwuotho e kuonde thieth kendo ineno kaka lakteche kata jochiuw thieth tiyo tijgi mondo okony ngima dhano. Kendo ipenjo gi gigo magiremo kata magidwaro mondo.

Ka rango pichani, to aneno miyo mawuok e oganda mar jo maasai kendo oting'o nyathine matin ma tuwo, kae gin tiere e kar thieth, kendo manyiso ni nyathi matinni e ok winj maber, nyalo bedo ni en gi tuwo moro machande, kendo aneno ka laktar oketo mashin moro e ite, owinjo godo kaka adundo mar nyathi gwecho. Bang' kosetimo ma, to obiro penjo min nyathi chieng' ma nyathi osechako tuwore kata ndalo ma osebedo ka ok owinj maber. Obiro ndikone yath ma imiyo nyathi dhi chamo mondo.

Mae en kar thieth. Kendo mae en kar nindo mar joma mine ma okonyore. Kendo aneno ka jochiw thieth ariyo nitiere e kanyo. Achiel limo ngíyo kaka dend nyathi chalo, kendo gipuonjo ngá ma miyo kaka onego oting' nyathi, bang' sama onywole, kaka onego ngáma miyo ket nyathi matin sama omiye thuno kata chak. Gipuonje kaka onego orwak nyathi maliet mondo kik owinj koyo kendo kik ogam two mar kor ma idendo ni pneumonia. Ma en tim maber ma jochiw thieth timo kendo gipuonjo oganda mangény.

Weche duto man kod nengo e picha ka nyisowa ni magi gin kembni machiwo teko mar winjruok kata watiyo kodgi e ong'ue yamo sama wadonjo e mbui. Gichiwo gima iluongo ni internate gi dho ngere mamiyi inyalo dongo ekor mbui ka itiyo kodgi. Thoro ng'eny ne gin kembni ma opogore opogore kendo watiyo kodgi e goyo ong'ue yamo ni ng'at machielo kendo inyalo

Ka arango picha ni, aneno kaji obedo ebwo yien kendo ji ng'eny. Ma nyiso ni nyasi moro nitiere ka kendo jodito mag sirkal kata machiwo thieth bende nyalo bedo ka kendo rem maji nigodo ekor gweng', dwaro mar joma odak e kor gweng' ka gichiwo pachgi kendo giwuoyo ma giwinjre kata jolony bende kelo pachgi gima gisetimo kata gidwaro timo ne.

Tijni nigi nengo e aluorawa nikech en kony mawuok e sirkal mamiyo jopuonjre masomo e mbalariany omenda mar somo. Omendani ichiwe higa ka higa dichiel kende. Okonyo jopuonjre chulo pesa mar somo kata okonyo jopuonjre yudo omenda maginyalo konyore godo ndalo magisomo. Omendani bang' ka isetieko somo ma iyudo tich to sirkal mamalo dwaro ni mondo e dwe ka dwe ichul omendani mondo okony joma moko be

Mae en ofis kata kama ka intiere gi pek mar yudo omenda mar somo to inyalo dhiye to indikori kata iwacho pek ma in godo kendo ikonyi mondo iyud omendano esche kata ndalo ma ichiwo gie. Ka idhi e ofisegi to idwaro ni iting'o obok magi mag somo kaachiel kod opande magi manyiso ni in e mbalariany, isomo somo mane, kata ibiro kawo higa maromo nade mondo itiek somo mari e mbalariany kanyo.

Gini konyo e ngima mar pile ka pile nikech en ohala mang'ato oyawo mondo oyud godo omenda matin ma onyalo konyore godo kata konyo o joode. Tijni dwaro chuny to kendo ober e aluora marwa nikech okelo gigo maji thoro tiyo godo kaka chiemo machiegni kendo gimiyoji yot kendo giuso gik magikelogo e nengo maber ma ok ochuno ni nyaka iring idhi e chiro mondo eka inyiewgi gi

Gini ne atiyo kode eyo maber. Okonyo e somo ma samoro ok idwar mondo ikel koko ne joma nitiere e aluora mari. Inyalo tiyo kode ekar tich mondo kik joma nitie e aluora mari winj gima iwinjo mondo kik ikel koko mang'eny ekar tich. Inyalo winjo kode wer, inyalo winjo kode gik mang'eny ma opogore opogore kawuok e ong'ue yamo

Na tiyo kod gini eyo mang'eny ma opogore. Anyalo winjo kode puonj ma opuonj e klas kata kar somo ma otim eyor mbui ka aonge kata ka antiere. Anyalo tiyo kode ka antiere e gari mondo ng'ama obet e batha kik winj chenro madhi mbele. Anyalo winjo kode wende ma moae ong'ue yamo mara mondo kik akel koko ne joma nitiere e aluora mara. Mae en gima ber mamiyo ng'ato bedo gi

Ka arango picha ni, to aneno jauso man gi nyanya kaachiel kod kitungu mang'eny ne wathoro tiyo godo emiechwa seche ma watedo. Kendo aneno janyiewo mapenjo bech nyanya kendo jauso wuoyo kode eyor mor mondo janyiewo onyiewe. Bang'e ka osenyise pesa ma inyiepogo to ja nyiewo bedo gi yo mayot nikech oneno ndiko mar nyanya koket ewiye kanyo koro ok miye pek mar penjo ni mae pesa adi.

Gini konyo e ngima mapile, kapile kata e kinde makende nikech sama ja ohala odhi uso tiende ni en gi gombo kata geno nimar ousi kendo oyude omenda kata matin monyalo dok godo e ot kata dala mondo okony godo joode kata oti godo eyorene. Kata gigo ma iuso bende konyo e mier. Itedo kodgi emedo ndhadhu mar chiemo. Ji mang'eny thoro tiyo kodgi eudi kata e kuonde ma itede chiemo kaka otende madongo kaka

Gini konyo e ngima mapile ka pile kata ekinde makende nimar sama isekete elweti irudhe elweti mondo oneg chilo ma samoro ne igamo elweti ka imulo kamoro to ok ing'eyo. Onego kute mag tuo mondo kik icham gi, gimiyi tuo edendi. Kata kikimul godo gigo ma ichamo kata iuso. Ogeng'o ji mondo kik gam tuoche mag ich kata tuoche mag yamo. Nimar en gimaber ma piny owacho mar thieth oyie godo nikech otie

Gini nikod nengo ne jodak mag aluora nikech okonyo wa e chiwo ler ahinya gotieno seche ma mudho ochopo. Okonyowa e masindewa madongo mag tich, mag kano chiemo, mag somo, mag thieth e kuonde thieth, mag winjo weche mawuok kata matimore kaka ong'ue yamo. Gini konyowa ahinya kendo omiyo wabedo gitich mayot. Okonyowa kata e goyo pi

Gini irito mondo kik okethre eyo mopogore. Inyalo gole e puodho kapok ochiek ahinya manyalo miyo okethre kapok otere kuma idware kata e chirni magwa. Ibiro kete kuma nitiere gi yamo ma oromo maber nikech liet biro miyo ochiek mapiyo kendo ochako kethore kapok ochopo kuma idware. Ipange e boksi mondo kik okethre mapiyo kata ei otar maduong' mayamo kadhe maber ahinya.